Kanachako tiyo tini, na naiko pesa mar chako tich kaeto pesa minyieogo gige tich bende iikokamorachiel. Kasto idhi ilosogi, nyakibed kod funde ma be iiko chudo margi ma gilos gige tich gi maber. Kaeto, kaeto ichako, tijni ma nyithindo nkech ahinya ahinya nyithindo ohero tiyo kod gige tugo gi. Koro sa a saya ma nyithindo obiro to gibiro gi jonyuol, jonyuol gichulo koro iyudo kiloso ohala maber. Ah, e kinde te nyaking'i ka gini tiyo maber, kae nyithindo ni e yo makare, e oritgi arita nitiere maber. Ma nyithindo ok nyal lal, kata jonyuolgi manobiro kodgi bet kodgi kamoramora ma gintiere ma gitugi bende to bende arita be nyaki.